Maya ndĩrona tarĩ makara marathondekwo marĩa mathondekagwo matukanagio na ndoro na mai ma ng'ombe. Nĩmo maya mathondeketwo haha makomithia ma gũakia mwaki.

Ũyũ nĩ mũcere wanĩkĩtwo haha. Na mũcere ũyũ ũrĩ bata thĩinĩ wa rũrĩrĩinĩ tondũ nĩguo ũrugagwo, nĩũteithagia andũ aingĩ makahũrana na ng'aragu. Koguo rĩrĩa wakũrio gũkũ nĩũteithagĩrĩria rũrĩrĩ rũingĩ kwaga ng'aragu makonaga gia kũrĩa o hĩndĩ o hĩndĩ.

Nĩ harĩ bata wa kũhanda mĩrĩo, ĩno nĩ mĩrĩo ĩ haha, to mĩrĩo nĩyo ĩtũteithagĩrĩria gũtũhe ngwaci, ngwaci iria itũteithagia, maita maingĩ tũkĩruga, rĩngĩ ona hĩndĩ ya kũnyua caĩ, okorwo nĩ kĩroko mathaa ma rũcinĩ, nĩiteithagĩrĩria andũ makanyua nacio cai, biũ tondũ no mũthemba ũmwe wa gũtũhe irio, no ningĩ nĩitũmĩkaga na biacara, to nĩũkũhanda, ũgatuĩka nĩũrĩonjorithagia nacio, ũgatuĩka wa kwendagĩria andũ, na gũtwaraga ndũnyũinĩ, nĩgetha ũtuĩke wa kuonaga ciringi yaku, ũgathũkũmaga nacio ũgetha mbia na ũboco waku kumana na ngwaci ici. Ningĩ mahuti macio mĩrĩo ĩno, nĩmĩega nĩiteithagĩrĩria kũhe mahiũ, ũkĩhe mbũri ciaku, ona ng'ombe, ona thungura, nĩgetha ona cikongerera nginya iriia, nĩmahuti mega mũno gũtirĩ kĩndũ kĩrora. Ngwacĩ ndĩrora nĩrarĩo, ona mahuti matirora nĩmararĩo nĩ mahiũ.

Gĩcigo-inĩ gĩakwa ũndũ ũyũ ndĩrona wa gũtahĩrĩra maĩ nĩ ũcenjetie, tondũ nĩ ũteithĩtie mũno arĩmi, magatuĩka a kũaga kũnoga, kumana na kũgĩra maĩ haraihu, tondũ mahinda mangĩ ma nahau kabere andũ maratuĩkaga a gũtaha maĩ na kũgĩra rũĩ-inĩ. Rĩngĩ magathiĩ gwetha maĩ kũraihu mũno kũrĩa kwĩ marima ma kwenjwo, nĩgetha mahote gũteithĩka nĩ maĩ. Nĩ marakoragwo na thabarĩ nditũ cia gũthiĩ na mĩnoga nginya ya gũkuwa. Angĩ magetha nginya mĩgogoteni ya kũmakuwĩra maĩ macio. Tondũ rĩngĩ mũndũ nĩ arahũthĩra maĩ maingĩ. Ena nginya mahiũ na nĩ marenda kũnyua maĩ, ena bamĩrĩ nĩ ĩrenda kũhũthĩra maĩ macio. Rĩũ mahinda maya, nĩ tũhũthĩirio wĩra, tondũ maĩ maya nĩ mokĩte, maĩ maya ma kanjũ, ma mĩberethi, marĩa makuhĩrĩirie andũ onokorwo kũmwe nĩ mekwenderio na nĩ mũrutaga ciringi, he bata tondũ nĩ mahũthĩirie andũ mĩrigo. Onakorwo nĩ ũragĩra, ndũragĩra handũ hanene na ndũkũnoga mũno gũkĩra ũrĩa ũngĩthiĩ handũ haraihu gwetha maĩ, na rĩngĩ ona ti matheru, ndũramenya maimanĩte nakũ, kũrĩa maimĩte rĩngĩ mena gĩko. Koguo ũyũ nĩ ũteithĩrĩrio mwega mũno mahinda-inĩ maya.

Ĩno nĩ station ĩmwe ya mohoro ya Citizen, ĩrĩa mũndũ ona nĩ onaga atĩ, nĩ ĩroka gũtũteithĩrĩria gũtũhe mohoro ma bũrũri ũrĩa kũrathiĩ nambere na ũrĩa gũikaire, na mohoro ma na nja, mabũrũri mangĩ ũrĩa kũrathiĩ, mathĩna marĩa me-bũrũrĩ, ũrĩa kũhuana, ũrĩa matũra matariĩ, nĩ ĩteithagĩrĩria mũno gũka gũtũteithĩrĩria kũmenya mũno njĩra cia wonjoria, ũrĩa kũrathi, na rĩngĩ gũtũrehera nginya ibindi cia gũtũteithĩrĩria gũtũtara na gũtũhe momenyo. Koguo nĩ station njega mũno iria ciũkaga gũtũteithĩrĩria thĩna-inĩ wa mohoro-inĩ, na gũtũmenyithia maũndũ maingĩ maingĩ biũ.